Haha nĩ ĩronekana nĩ atumia atatũ na kana kamwe me thĩiniĩ wa mũgũnda na ĩronekana nĩ ta kũrĩma ma kũrĩmaga. Oho nĩ tũrona hena mũtumia ũmwe ũramonia kĩndũ thĩiniĩ wa thimũ. Ĩno ĩronania na ĩronekana, nĩ ũndũ wa kũmakenia mũno. Hihi nĩ ũmwe wao wacinda mbeca kana nĩ ũndũ ũngĩhota gũkenia kana nĩ maumĩrĩra mega ma kĩgeranio ma ciana ciao mararora. No nĩ ĩronekana nĩ atumia akenu mũno. Oho, nĩ maronekana gũkũ nĩ kũndũ icagi-inĩ ti taũni-inĩ, tondũ maita maingĩ, ũkoraga icagi-inĩ nĩkuo kũrĩmagwo no mataũni-inĩ gũtikoragwo na mĩgũnda ya kũrĩmwo.

Nĩ harĩ bata gũbanga, takataka ciaku, kũringana na mĩthemba mĩthemba. Haha nĩ tũrona, ũyũ nĩ mũndũ ũbangĩte takataka ciake, na ĩno ĩronania nĩ indo cia kũrĩa, mawaru, matunda ona makoro ma mboga. Rĩrĩa mũndũ atigithũkania makoro maya na ma maratathi nĩ ĩmũteithagia kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, tondũ ũkoraga, rĩu maratathi macio no ahote gũthiĩ kũmacina hatarĩ na makoro. O ho rĩrĩa makoro ta maya mũndũ ahe ng'ombe yake nĩ ĩmateithagĩrĩria mũno na ng'ombe ĩyo nĩ ĩrutaga iria rĩingĩ mũno.

Haha nĩ haronekana nĩ handũ ta thoko-inĩ, harĩa andũ marĩkagia gũte takataka ciao kana irio iria irĩ ciathũkia. Oho nĩ tũrona haha hena rũĩ rũrĩa rũrakua takataka ici. Wa mbere ũũ nĩ ũru mũno tondũ nĩ tũrathũkia marĩa matũrigicĩirie, nĩ tũrathũkia njũĩ ciitũ mũno. Rĩrĩa mũndũ ate takataka ciake thĩiniĩ wa rũĩ, ũkoraga andũ arĩa me rũgongo kana kĩanda wa rũĩ rũu kũringana na harĩa rũĩ rũu rũrauma, ũkoraga nĩ maragiika mũno tondũ matingĩona maaĩ mega ma kũnyua, na maaĩ marĩa marakinya kũu kwao marakorwo mena gĩko kĩingĩ. O mũndũ o mũndũ nĩ abatiĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie nekorwo nĩ mahuti ta maya akamahe kũrĩ mbũri kana ng'ombe kana akenderia andũ arĩa marĩ na mahiũ macio mahotage gũcihe no ti gũteaga akamaikia thĩiniĩ wa rũĩ.

Mũthenya ũmwe nĩtwathiĩte thĩiniĩ wa huduma center, na twendaga motungata ma kũ register na gĩbandĩ. Rĩrĩa twambire, twakorire hena andũ aingĩ mũno na tũkĩrwo tũbange raini. Nĩtwaikarire hau mathaa maingĩ mũno tũgĩeterera na mũico mũico yakinyire hwainĩ tũtarĩ tũrona ũteithio. Wambere nĩndokire kũmena ũndũ ũyũ mũno tondũ, thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩigĩrĩrĩkĩre o mũndũ o mũndũ. Raini, hau raini twarĩ na nginya atumia akũrũ na athuri akũrũ, na maita maingĩ wakoraga athuri acio na atumia acio nĩmahũtire na matirĩ na mayũ kana matirĩ na hinya wa gũtinda marũgamĩte. Kwogwo nĩingĩenda thirikari ĩrore mũno rĩrĩa mũndũ aroka gũba, gwetha motungata ma thirikari magakoragwo na andũ aingĩ arĩa mangĩhota gũgũteithĩrĩria.